Inakata apa epoitoi aagelisho tenapa gelare olari loongalifuni are o tikitam aare naa sidai engelare tenkaraki itum olarikoni ee loltau lino, olarikoni leyiunoto ino, lidoltata ajo eeta eniadim aitaasa olosho lildoltata ajo iidim aawa ntae enkae roruata leme olekeon niidim sii ataa idol oltung'ani oota self interest nigilunore ilo niany ilomon lenyenak. Sidai engeare amu kincho expressa rights ino enaa vile nejo katiba ilo osho le Kenya.

Ee imirr ntokitin ninyiang'ua toonkuapi eboo amiraki kulie kuapi eboo tenkaraki naai itaa oltung'ani laa oltau leniashara eeta arashu ina sababu enye pee inyiang'ua ntokitin iindim sii atimira tenegira ayau faida alang' entoki apa ninyiang'unyie iindim sii atimira tenaa ina apa intentions ino pee interu ina biabiashara neeku ina indim atimirie ntokitin ninyiang'ua toonkuapi eboo.

Ore esiai oompisaai naalaki naa karibu milioni uni naa ore pee elaki na iyieu neeta nkera inonok quality education, iyieu neeta environment sidai naisumare nemitanyamal hoonyoo neeku keyieu ewuei set aside naa nena pisaai naa naidim aiaccomodate pee etum ninche aanoto enkisuma ee sidai ashu pee etum enkerai ino anoto enkisuma quality.

Esipa keyioloi elelero tenkisiayiare enye nemesidai naa ore swali naa kaiko pee itadoyio enkisujata oogarrin kuna baa, keeta eniko oleng' amu teneeku naai etii iwuejitin niisujieki ngarrin enaa carwash too nambai sidan naa ketumi iltung'anak oigeri tenena wuejitin elelero laa oosisho tine naa keeku busy mitoki aatum erishata naitoki aatum indamunit nijio nena naapuo ai indulge ate tiatua imbaa torrok naa nijio enainosieki irkeek arashu enaichangia intokitin nijio nena, ore ake tenikitum ntokitin nijio nena aa carwash naisujieki ngarrin naa keeku busy enkumoi elelero netum ataas isiaitin enye nitorikino ate nkulie baa neishiaa.

Esipa ore tanakata toomuruan nemelauni nena tumoreitin naashetieki elelero o ntasati nisumi pee etum haki ee vile niidim aitetea ate toongolikinot kutitik kutitik amu melelek eeta lelo tung'anak power naisimarie nguvu arashu haki enye kake tenetii nena tumoreitin naa kisaidia nielemisha iyiook nchere inji etiu haki ang' onji naa inji etiu eninclaim right ino naa tenaoitoi iindim anoto, neeku naa kara sii ormembai lenena tumoritin olturruri ore tenkop naa ang' naa ketii ilturruri lijio CBO, ilturruri akeyie kumok lijio lelo oisum ee elelero niisum ntasati ee kuhusu haki enye kuhusu ee eniko tenilea irmareita lenye aitagol akeyie toonkoitoi nijio nena arashu aiempower ntasati niempower irkijanani aa elelero.

Kekumok ngolinot naatum iltung'anak egira ainyiang'u ashu emirita ashu eramatita enkop omali nijo kuna naa ore nkoitooi nijio nena naa ore naai oltung'ani tenimirr enkop kwa mfano enedukuya ore imirita enkop nelelek itum iltung'anak leme legit lemeesita biashara nasipa naa scammers nikiidim aatimirr enkop ino tenkoitoi akeduo ee nimiyiolo nilo hasara naa asara nabo siinye ina ashu engolikinoto nitum temirata enkop, nena sii enkae elelek inepua apa iyie mbikoni musan nemekiyiolo iyiook arashu eneim orpolosie amu iidim aima kando kando nibelekeny naai mbikoni naashukunore neeku irkesin intokiki aaponu aajing' ore naai tena siai ena eneramatata enkop enaa indung' nkujit nelelek naai itum enaa naai tenetii nkishu nelelek etum nkishu ntokitin nijio irkanjaoni neidim niinyial nena mali inonok nijo apa piilo aramatie nkulie tenaa ilchambai neya sii ninepu ajo neme fertile ashu, neeku tenimiraki naai iltung'anak leme legit ashu scamers naa kenare nejing'aki sirkali, neyai naai orkesi SHeria house.

Ore enyamali sapuk nayaua ena peku ng'ejuk orpaek nayauaki naa ijo megira abulu arashu aicope up tena environment enaa vile apa naicope up ilapa kulie paek mayiolo ake nanu ajo kakwa keek ashu ee enaa ke manure enkop neme fertilised kake mepi kulo paek lend rishata aitau irpaek lenapa nkae rishata mayiolo ajo ketia mua aidim aielezea kake Ore entoki natoponayioki naa irpaat ake amu megira irpaek aitau quality aalang' enapa quality.

Iidim nkera aisumare teknolojia toonkoitoi kumok enaa naai elelek eetai ormalimui otii oisume apa ninye musana oota eng'eno sapuk ee teknolojia tiatua oloing'ang'e neyiolo nelotu aisum nkera nenyok aielezea ometoning'u sininche nkera, ore sii enkae oitoi naa indimidimi naai aayau iruparen e teknolojia enaa laptopi, inkompyutani niutakiki nkera edolta oopeny enaa live example niteng'en ee mambo e teknolojia neyiolou neutaki ti sii isimui ang' oo ntoiwuo oo olalashara botorok nkera amu kelo neasishore isimui eniko teniteru aisumare naa kisaidia ina field enkisuma ailepunyie mazao oonkera.

Ore TIMS naa matejo etiu enaa olturrur arashu engroup oltung'anak nagilunore teknologia naipirta esiai ee transport nageluno ninche naa naishoru ewang'an tiatua industry arashu ena industry e transport ina enhance kwamba etii ewang'an atua ministry e transport tenekuna oitoi o tekuna o tekuna.

Ore eniko serkali pee eimaa nkiasin orkerenket naa eimu osenetai lilo kerenket lina kaunti natii ee te oversight enye pee ishoru ee records aa vile niteruaki apa aitumia ntokitin, mpisaai naishoruaki apa enaa erubata oompisaai, nesujari imali pooki e sirkali aiakikishia ajo etabaikitia ee raia le kawaida tia oitoi, kake eimu records ashu ee enkikena naa naishoru isenetani itabaiki oompisaai naaetuo o vile nataasishoreki tiatua orkerenket pee etumi aatusuj imali naimina nedoli inaataasishoreki esidai.

Ore eimu enkitukuja entoiwoi enkerai enye nakitagol enkerai ashu mbaa naitanyamalita tekeon inye makeon tedukuya ntoiwuo enyenak o tedukuya nkera narisiore nakilepunye ina nitadolu engoloto enye tepoki wuejii kidim ataa tenkisuma anaa tondalaritin nakidaia nona tumoritin natumie nkera ontoiwuo eimaki ormabatishoi lenakerai tenebamu iyolou entoki nayieu enakerai ino kanyio meyieu ama tenebuakini kaiko ninye pei react teniyiolou ntokitin nijo nona iboitare nkera na kilepunye in a ata tiatua darasa ino amu eyiolo ajo ore entoiwoi ejye nesiligita tenebo onye neutakita ena wena neakuvmeeta petabatate na kepuo dukuya tenkaraki entouwoi tenatumo eutaki entouwoi eniko pebulu enkerai.